Ore oshi inkoitoi naitumia ashum enkare tolchamba naa olturoto ashu teninyangu sii ninye oltanki indim naji atushumie enkare tenesha aa ituru sininye enkare tolchamba lino neaku ketumi si nejia nai eikoni teni ee tenikishum enkare tolchamba.

Elee mesapuk ena siai oleng' tenkop ang' mesapuk pii, itu aikata adol ena siai tenkop ang'. Neeku olee mee sapuk.

Ore eninko tenishum iropiani te m-shuari naa ibol ake mpesa nilo m-shuari, pae ilo lock le m-shuari savings nindim naaji atushuma ropiani tine wueji. Keeta sinye m-shuari lock savings account, naa ore tenimiyu nintayu iropiani anake iyata target o ropiani naake indim atushumie ropiani lock savings account, ore piiyu nintayu naake eya inkolong'i inkolong'i matejo are pee epuku neeku neija ikuni.

Kelelek oleng' emboloto e m-shwari amu tenaa iyata esimu niata olaini le safaricom ,naa nena tokitin ake ifaa niyata piitum atobolie m-shwari. Neeku kelelek oleng' emboloto e m-shwari.

Ee kairiwaa oshi iropiani te mbenki arashu te mpesa naa ore ng'olikinot naata naa ore keeta transaction cost, ore kuna ropiani niitayunyeki te mbenki neeku kumok, nemiindim sii aterewa te mbenki atipika mpesa miata credit. Neeku nena nai ntokitin ng'olikinot natii.

Keishaa neshum lelo tung'anak oota biasharani kutitik neshum iropiani te m-shwari amu ore m-shwari nee ewoi niindim atushumie iropiani pee miindim nai ainyalai enkitumiaroto o ropiani. Neeku ore m-shwari kisaidia oltung'ani sininye metaa keshum iropiani enyenak, ni ni nitofautisha sii iropiani e biashara o ropianinenyenak e matumizi.

Eyauwa safaricom dupoto sapuk oleng' olosho amu ore safaricom naa elelek entumoto olaini le safaricom, naa ore sii te mashinani, ketii network etipika taata irbustani mashinani tukul, neeku nishorutua sii mpesa. Metaa ore mpesa, ketii mpesa kila mahali, neeku eyaua safricom dupoto sapuk oleng' olosho lang'.

Olee kore layiolo nanu keikumok oleng ore asilimia kajo kemia akeyie amu kore iltung'anak muj naa empesa eitumia tolosho laing'uaa nanu amu kore safaricom naake etumi empesa kila mahali ketii pooki wueji empesa neaku eh ore nai ematejo tiikash kegol tiikash etumi ata airtel nemetumi sii agents kila mahali anaa kulo le mpesa.

Ene tipat oleng' ena baye e nkitambulisho ashu enkipande tenkop oleng' amu ninye naa itumia oltung'ani ayolou kewon naa ninye sii itumia sirkali ayolou ajo ena murua ing'ua iltung'anak. Ore sininye ena naa isaidia oleng' metaa metii ilmukorani enkop, naa neeku ninye kisaidia oleng' ena siai enkipande.

Ore tenduata ai naa kesidai oleng' enara emuratare o ntoyie especially tena alo ormaasai, orkokoyo o lumbwa peyie amu ore oshi emuratare naa kiinyal oleng' esia o ntoyie, metaa kinyal maisha o ntoyie, nemepuo ntoyie sukuul, neemi ntoyie aa kutitik. Neeku ore tenduata ai, keyeu nai naa keponaa sirkali pii enara emuratare pii.

Ene tipat oleng' ena siai te murua ang' amu ninye oshi nayau ilashumba looponu ayau iropiani naa ore sii orkuak lormaasai ninye oshi eyoloi oleng' te sidano enye naa ninye naa ore ena siai eranyare ninye oshi nayau ilashumba, neyau iltung'anak kumok metonyora ele kuak lang'. Neeku sidai oleng' ena siai te murua ang'.

Kanyor ena baye oleng' amu eno orkuak lormaasai kitodolu ajo itu ituraa irmaaasai orkuak lenye naa ketukusote sii oleng', midolita ajo ketukusote kuna tomonok naa kitodolu sii ajo kesidai orkuak oleng' lormaasai naa ninye oshi layau ilashumba orkulie tung'anak ake looponu aadol ele kuak sidai lormaasai.

Ene tipat oleng' ena baye teneriki nkera sipitali mimg'urari tenaa keyata moyiaritin peyie meponu ake moyiaritin aisumbua nkera too nkolong'i naaponu. Nake sidai sii oleng' amu tenaake emuei enkerai naake idimi aishoo irkeek sii nidimi atabak peyie ee e peyie edupoyu ee bitishu e nkerai.

Ore ele naa olduka le safaricom e customer care, eetuo iltung'anak aing'oru iretetot naiusiana olaini, ashu mpesa, ashu retot pookin e safaricom. Neeku ore ena kadup alimu ajo kanyo nagira aiendelea.

Kaliki oltung'ani e naihusu solar naa kalo matejo community nalo aiteng'enisho kuhusu endupoto e solar nati tenkang' oltung'ani, neeku neija naaji aiko nanu tenalo aisom oltug'ani.

ore entoki nalotu damunot enadol ena naa enkiyiang'a oodaikin tolduka le naivas naa ore esidano naa eleleki oontokitin te naivas .